Loo ma miyo maber moromo pidho cham, iyudo ka kit gik moko ma otii e iye, tii kendo dongo ka nigi ngima maber. Iyudo ka kata rangi gi bedo ma ralum ahinya, to puodho maok miyo to iyudo ka kata gimoro otii e iye tokobed gi ngima maber nyaka medne gik moko mamedo ndhandhu e loo

chiemo ni en oganda. Mondo mi ilose, ikwong ipoke kapo ni igole e puodho tichwake mobed mayom mok radre. Kisechwake, tikao kitungu gi nyanya gi moo, gi chumbi to titiyo godo e chiele maber aeto iolone kado. Kihero inyalo tedo kuon ichame godo inyalo chame, bende gi chapat seche moko inyalo chame gi mchele , seche moko bende inyalo kata chame lilo .En chiemo maber, ma miyo ng'ato dongo maber kendo omiyo ng'ato bedo gi ngima maber.

Gini inyalo swag mayom kitiyo kod gik moko manyasani kaka blender to iloso godo gik mimadho kaka juice, seche moko inyalo loso godo gikmoko kaka soda, inyalo bende chame kaka olemo to okonyo gik mangeny e del, omedo rateke mag del bedo motegno mondo mi kata ka tuo moro ogoyo ngato to yudo ka rateke mag dende otegno nyalo kedo gi tuoche go

Gini en pamba to gima biro e pacha en pur gi ohala ka anene. Mokuongo ipure to jopur, to koseikore to jopur yudo omenda maber kouse, jonyiewo bende nyalo kawe matere kama inyalo tii kode e loso lewni kata loso ongede kama jo sani luongo ni factory. Koro gima kama ka anenen taneno lewni molosi, aneno chiro aneno omenda gi gik moko ma jii konyore go e ngimagi

gima nyiso tut ma onego kom godo kodhi, en kit kaka tiende dongo . Nitiere tiend cham moko ma ok donj e lowo asika to nitiere moko ma koo kom matut to ok kiti mapiyo to kaponi ginyalo tii ok gidong e yoo moro maber. To nitie kit kodhi moko manyaka koma koma gi piny kaluwore ni tiende dwaro lowo mang'eny mondo oume maber mondo oywa ndadhu man e lowo koda pii.

Loso opara konyo mondo mii loo ogudre kamoro achiel, to loo ka oguodore kamoro achiel mangeny nyisoni rabuon cha dhi yudo kamonyake maber, Kendo opara ber ni ka koth chwee to pii ok gudre kamoro achiel, okonyo pii mondo oringi, kaponi pii ngeny e puodho to to rabuon koro ka oringo matin kende ema dhi dong e puodho to dhi miyo rabuon nyak mangeny

Seche ma an thuolo gokinyi ahero ga timo ler kuonde ma aneno ka ok ler ahinya, bang mano atemo ga ni mondo awinj wende ma ahero kata ane video moko ma ahero manyalo puonia kendo meda rieko kaka anyalo medo dak gi jii, kaka anyalo loyo tembe mopogore opogore manyalo romogo e kit ngima kapod adak e piny ni gosiepena, wede kata jogo ma ok angeyo

Ka sitima olalna gotieno ,an ga gi taya matiyo gi teko moa e chieng',to ka stima olalna to amoko taya matiyo gi solar koro ler bede e ot to kata ka solar onge, kata ka solar bende otho, samoro chieng neok orieny maber to atiyo gi ler moa e torch mar simu, koro ot ok bed e mudho. Kopogore gi mano, bende ka an machiegni gi duka be anyalo ringo ma anyiew msuma, mano be nyalo koya mondo abed gi ler e ot

eseche ma atedo chapat atemo ni ayawo dhoot kata drisha mondo kapo ni iro moro nitiere manyalo wuok sama atedoni to kik thung'wa e ot, wayud muya koa oko. Aeto bende atemo ni aketo moo gi gik moko duto tee matedo godo mabor gi nyithindo.

eseche ma atedo chapat, atemo ni ayawo dhoot kata dirisha mondo mi kaponi iro moko nyalo bedo e ot ,to ayud muya moro maber moya oko mondo muya mar iro cha kik thung'wa. Mar ariyo, atemo ni aketo gige mag tedo kaka moo, jiko man gi mach ,gi pan mabor kama nyithindo ok nyal chope nimar kagi chopo e gik ma kamagi to hinyruok nyalo bede. Ginyalo wang' kendo kata ka en moo mokue todhi pukore adhi dong' gi lal dhi chuna ni achak anyiewo moo mondo atedgo.

Ka aluoko lewni kaeto pi orumo e fereji, abiro ting'o lepagi, adhi e aora man machiegni, aeto koro atuomo pii e aora taluoko gi bathe kanyo. To ka aora ni mabor, abiro kawo lewni mapok ne aluto epi, abo maber taduoko. Kachakayudo pi moro to abiro luoko godo modong', to mane aseluto epika ,atemo ni ati gi pi mane asetuomo, aluokgi mondo mi agolgi emuch pii ang'awgi kamoro gituo.

Gik ma atimo ga pile ka pile mondo ot obed mochanore to obed maler, en ni aluoko sande mosetigo molil ,lewni molil bende aluoko . To kapok ochopo saa ma aluoko gie atemo ni ka gin sande tafundo gi e ndowo moro achiel mok gikere kamoro amora . Lewni bende akawo achoko ka akete besen achiel maum maber mok ni gikere kamoramora. E kombe bende aneno ni apedho mondo ot onen mochanore maber . Ot aluoko mago dasta maler mondo ka ntie chilo moko mane odong' bang' yuecho to chilo go wuok. Akawo kitamba maler ayuego wii mesa, ayuego tivi, mondo buru moko madebed ni nie wiyegi orum. Koro ot bedo ka ler kendo mochanore.

Ka anono tijni, gima biro e pacha en kido kod timbe mag oganda ma opogore opogore e pinywa. Kaka gitimo gige gi e kinde mag nyasi, kaka girwakore, kit kaka giwuoyo kod jowetegi gi kit chiemo ma gichamo e seche ma gin gi nyasi kata seche ma gin e utegi kendo kind nyasi mopogore opogore ma gitimo kaka tero nyange kata arus gikma opogore opogore ma gihero ga timo

Eseche ma adhi tich gokinyi, ka ayudo ka mtokni odhungore e yoo atemo manyo yoo mayot manyalo chopo godo kar tich, Kaponi nitiere yoo ma peng nyalo kalogo machopa kama adhiye to atiyo gi peng to ka onge to awuotho gi tienda ka amanyo yore mangado kuonde machiegni manyalo miyo achop kama adhie piyo maok arito mondo dhungruok mag mtokni orum eka achop kama adhie

Gima arango e begi seche ma ayiero kuma anyalo bede kod akaunt mar kungo en ni sama akungo pesana bende nitiere kaka omendana ma akungoni nyalo nyuolore ekinde moro, to kaponi onyuolore to onyuolore e percent mane? mano achiel. Mar ariyo en kaka anyalo yude e yoo mayot, nitiere bengi moko ma ok yudre mapiyo kata onge kuonde mangeny koro nyaka ange ni be en bengi ma yudore mayot e aluora ma antie kata ok oyudre. Mar adek angiyo kit gik moko ma giketo, chikegi, be chikegi yot gin gik moko ma nyalo luwo koso gin gidwaro gik mangeny maok anyal timo kaka ngat madwaro yao bengi

Omenda ma an go atemo ni apaogo nyadidek ,atemo ni angi ma anyalo tiyogo e ngiew gikma opogore opogore mondo adhi mbele gi ngima. Mar ariyo angiyoni anyalo kungo pesa adi kata ka otin to nyaka akunge nimar gimoro amora nyalo timore, nyathi nyalo bedo matuo to nyaka abed gi gimoro ma akano ma ka gima kamano otimore to anyalo konyo go wachno mapiyo. Mar adek atiyo gi pesana e yor yuto,e yor yuto ka anyalo timo ohala manyalo kelona yuto odiochieng ka odiochieng, anyalo yao ohala kaka mar uso alot, mar uso gik moko kaka nyanya, gikmi tedo kaka bajia, To kopogore gi mano, pesa na ni aketo e pur. Akao kothe ma opogore opogore to apidho to bang ndalo moko ayudo ka omenda na ni onyuolore kata anyalo kao, angieo godo dhang kata chiaye moro ma bang kinde moro onyuolore to anyalo yudo chak bende auso, anyalo uso ka ,anyalo use ma achak ayud omenda mamoko

An awuon, ajadhiga e nam kadichiel e dwe. Nimar kama adake bor gi nam. Mondo omi achop kama nam nitie, chuno ni atiyo gi omenda mang'eny mondo achop kuno. To gima mora ahinya e nam, en kaka nam obedo, kwe mantie, kaka auka kudho mayom. To bende ka adhi e alwora mar nam, ayudo chiemo e bei mogonyore. Ayudo rech, ayudo omena. Seche moko anyalo kawo simba agogo picha ka aidho yie, ikwang'a gi yie kendo ma aba ma ane gik mopogore opogore e nam kuno.

Tijni en mar pidho maua. To e alworana, aneno ka ikawo maua, ipuro kamoro modhi e alwora mar ot, tipidhe. Koro alwora mar ot bedo majaber kendo mondisore. To seche moko, jomoko bende kawo maua gi, keto e gimoro machalo besen motore kata mana ndoo to giketo e bath ot koro nenore majaber.

Gima timore ka, en tich mar lupo. Jalupo nie nam gi yie, gi kiluwa mag luwo rech mopogore opogore. Koro sama gisea tich, to giluoko kiluwa gi, giketo e yie ma rito tich mar odiochieng' machielo. Kodiochieng' machielo oseromo, gikawo kiluwa gi kendo giluoko, giluto e nam, mondo omiyo giteme mako reye mooogore opogore e nam, mondo giyud chiemo kendo giyud moko ma ginyalo uso giyud omemda.